Nĩwega, gũtirĩ kĩndũ kĩnene haha, gũkuhĩrĩria mohoro ma rũthiomi rwaku nĩ kũndũ gwa kũmenya wendo waku, mathĩna, kana rũhumo rwaku, nĩguo ndikanakugirĩrĩrie na wĩra wakwa, mũno gũcokia atĩ; nĩwendete gũthikĩrĩria mohoro ma rũthiomi rwaku? Nikĩ? Gukuhĩrĩria mohoro ma rũthiomi rwaku nikũmenya atĩ wambere, nĩwendete kũigua wĩra wakwa na rũgano kana thirikari, wakerĩ nĩ kana nĩ wega tu nĩ wendo wa kũigua ũndũ ũria ndũngĩgũcokia, nĩwendete gũcokeria na rũgano rwa rũthiomi rwaku gũthikanĩrĩria, kana wĩra wa wendo wakwa kana gũcokia na gĩkũyũ, ndĩna wĩira wa kũhingĩrĩria harĩa wendete.

Njiguaga ngenete, na ngaigua ngoro yahorera hamwe na meciria na ngaigua mwĩrĩ naguo woka wega nĩgũkorwo atĩ nja ĩ theru njiguaga ta mũndũ ũrĩa akenaga nĩ mbugi na gĩkũyũ kĩa njogu.

Apps cia githomo citeithagia arutwo gũthoma wega nĩnyingĩ, na igacokia na wendo wa gĩthomo kũmenya na kũmenya gũtirĩ indo iria citarĩ kĩmenyi. Rĩrĩa mũrutwo agũcoka gũcokora iria apps, akenaga kũgĩa na, wambere, kũmenya gũcoka kũgĩa na ũmenyo. Wakerĩ, gũcoka na kũraihĩrĩria na ũhoteti wa mũtũrĩre. Wagatatũ, kũingĩrĩria reading habits. Wakana, kũrera na kũigua kũgĩa na gĩthũngũ kĩingĩ. Wagatano, kũmenya planning na time management.

Nĩwega mũno kũmenya atĩ thĩmũ ĩrĩa ũtegũrĩire nĩ cira mũnene mũno, no wone kũhũthĩra ũndũ ũcio nĩ mwega, no geria uũndũ ũyũ. Geria kũhihinya thimũ yaku apu ĩrĩ ĩna gĩkeno power button, na ũgerie kũmĩhoria na ũcoke ũmĩakie. Wa kerĩ, thimũ yaku ndĩrĩ na netiwaki- geria gwĩkĩra simu card ũcoke ũhihinye power button ũcoke ũhorie na wakie rĩngĩ. Wagatatũ, rĩrĩa wĩ na thimũ na ndĩrĩ na gĩkeno, hihinya apu ira ĩrĩ na gĩkeno na ũgerie kũhoria na wakie rĩngĩ. Wa mũico nĩ factory set ĩrĩa kũhihinya thimũ yaku ĩrĩ na gĩkeno, ũmĩhorie na ũmĩakie rĩngĩ.

Ũrĩmi wa kĩĩrĩu na ũrĩmi wa ndũire, nĩ mĩtugo ĩrĩ ĩtiganĩte na ũheani wa ũrathi na ũheani wa ũrutani wa mĩtugo na mĩhanano ya andũ. ũtiganĩirwo nĩ ciana ta, mũthũri wa ũrĩmi. Ũrĩmi wa kĩĩrĩu, ũyũ nĩ ũrĩmi ũrĩa ũtumĩtwo na bũrũrĩ kana kĩrĩkanĩro kĩa andũ ũrĩa ũrĩ na mĩhanano ya kĩrĩkanĩro kĩa andũ. ũrĩmi wa ndũire. Ũyũ nĩ ũrĩmi ũrĩa ũtumĩtwo na bũrũrĩ kana kĩrĩkanĩro kĩa andũ na ũrĩa ũrĩ na mĩhanano ya kĩrĩkanĩro kĩa andũ.

Kiambu county ina magrubu ma arĩmi arĩa marehaga hamwe na gũthumĩra nyanya na waru. Magrubu maya matũmĩte kũheana ũteithio wa kĩrĩmi na kũmenyerera atĩ maũndũ ma mĩthimo na mĩthiĩre. Ũndũ ũmwe wa magrupu maya nĩ Limuru agri business coorperatives iria ina arĩmi aingĩ na arĩmi a nyanya na waru. Rimwe na Limuru agri business coorperatives, magrubu mangĩ nĩta Koromoni potato coorperative, Kikuyu farmer coorperative, na Lari potato growers.

Ndingĩmenyithia atĩ ũria ndwari na netiwaki gicigoini gitu, ndĩkwendete gũkũrĩra gĩtũkũria na kũmenya kana warĩ mũhũthĩro wakwa kana ndwari yakwa kũgĩa na gĩcigo kĩa communication skills na writing.

Gũtirĩ ũrĩa mũnene, wonekaga atĩ ũrĩmi waku wa kũhũthĩra nyũmba cia gũkũrĩria irio ũkoragwo wagĩrĩtwo irio nyingĩ, no andu aingĩ makoragwo mĩciĩnĩ ya ũrĩmi wa kũhũthĩra nyũmba icio nĩ tondũ wa gũkorwo na ũmenyo mũno wa irio. Wa kerĩ nĩ gũkorwo na ũrĩmi na kũigua thayũ, wa gatatũ nĩ thayũ wa mwĩrĩ. Wa kana nĩ kũigua na ihũa rĩa mwĩrĩ.

Ũngĩkorũo ũrĩ Kisumu, na no wende kũoya passport, no ũcerere Kisumu immigration office, ĩ mwena wa new Nyanza region headquarters harĩa huduma center building, along Kisumu-Kakamega road.

Tekinoronjĩ ĩranyita itemi rĩrĩkũ irathi-inĩ cia kĩĩrĩu? Thirikari-inĩ na mũnomũno nigũtumĩrĩria ũthomo, uteithania wa kũyũmĩrĩrio na gũteithanio wendo wa ũrĩmi.

Ũtungata ũyũ nĩ mwega mũingĩ-inĩ, tondũ nĩ ũrehaga andũ hamwe na kũmahe mũtaaro, na maingĩ kũrehe andũ a itũũra rĩmwe hamwe, kũmamenyithia nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere na itũũra, angĩkorwo kwĩ na maũndũ moru marathiĩ, marekeka na mbere, nĩ wega kũrigĩrĩria, tondũ nĩ bata kũrigĩrĩria gũkĩra kũhonia.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga kĩndũ gĩgwĩtwo memories, rĩrĩa gĩkundi gĩikara mĩaka na mĩaka, nĩmokoga kũmenya andũ arĩa marĩho tene gĩkundi-inĩ gĩkĩ na makahota kũma recognize na makamenya ũrĩa matariĩ.

Haha nĩ nguona mũndũ uumĩte supermarket, na nĩ ndĩrona mĩthemba ĩrĩ ya mũtu wa ngano; he na Pembe na Ajab, ningĩ ndona thabuni wa kũhũra nguo wĩtagwo Toss, na thabuni wa gũthambia kĩoro na indo ingĩ nyingĩ.

Haha ndĩrona mwanake akĩaria na thimũ ici ciarĩ cia tene, cietagwo telephone booth, na nĩaroneka mwanake ũcio ti mũkenu akĩaria na thimũ ĩyo. Aronekana ena matangĩko maingĩ ma mũtwe , kana ena meciria maingĩ.

Ũyũ nĩ mwanake arũgamĩte mbere ya kĩrindĩ akĩoya kĩndũ gĩgwĩtwo oath kana kwĩhĩtithio, eta mũnini wa President, anyitĩte Bibiria nĩgetha ehĩtithio.

Ũndũ ũyũ ndĩũmenete nĩtondũ wa nyamũ ici irahakwo ũthiũ ikoragwo i chemicals kana kwa njĩra nguhĩ nĩ ndawa ũraaprĩ ũthiũ, ũgeciria nĩgũthondeka ũrathondeka ũthiũ, no kwa njĩra nguhi nĩ gũkorwo ũgĩthũkia ũthiũ hau gabere.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩna meciria maingĩ, aratangĩka ngoro, hamwe na meciria, kana stressed ,nĩ aronekana ndarĩ na thayũ ona hanini, gũkorwo hena kĩndũ kĩramũgia kĩongo.